Basi ore taa teneweji nikidolita naa network ,sunlight duo sanasana, kulo bakulini naa lenetwork, ore naa esiai enye oleng naa pee engamu ashu pee ereu irkiliku okuna signals enaa naji kuna radio waves, inkiteshenini naa naaji naasishoreki tenasiai emutanda. Ore naake tialo nena netii naake nkulie baa naas kulo bakulini, kitumiya tenakata kulo bakulini tena siai naa enetwork sanasan ,keji naa ene internet ecces, kisho naa aishorua kulo bakulini, nisho naa metaa kengamu irkiliku toonkoitoi naapaasha, ashu eiro naa kuna signals toonkoitoi napaasha .Kitoki naa naji aitumiyia ena siai matejo areu irkiliku, keretu naaji irkiliku tenkulo tunganak naaji kulo sikarini naa naji ashu kulo jesi otii naa naji kuna mishoni kuna military naa kisaidia naji aitabaiki ninche irkiliku toonkoitoi naapaasha. Nitoki sii aku ore ena siai keeta data transmission, kelelek naa esotu vidioi ashu mpishai.

Ore naa tenewueji kidolita orkitari nikidolita enkerai kiti naipimiyo orkitarii nikidolita naa entoyiwuoi neboitare naa kulie toyiwuo esiai duo biotisho naloito dukuya tene kidolita naa ele kitarii Ajo epimito kwelikweli ena kerai aipim Ajo kaji etieu ena kerai egira naa epik enoshi toki napik ildakitarini nkiyia aa pee epim naa oltung'ani Ajo kaji egira oltau aikunari neeku ore tenasaiai ee biotisho oo seseni naa entoki sidai oleng entoki naaji naifaa naaji ning'ori tenkop pookin ashu tee seuseu nalulung'a amu kisidai ena oleng naa keeta tipat oleng ena siai ebiotiosho ore ake pee eku Miata biotisho osesen sidai naa ketoronu naa maisha eno naa ketotunu naa naa kisidai naaji enisioki aing'uraa neeku naa ore enasiai naapuonu eldakitarini amanaa too wuejitin apuo reserve ashu epuonu Kuna manyisho oo irmasai sanisana naa mbae etipat amu ketii iltung'ana lemepuo sipitalini nibokino emoyian kake ore enasiai napuoi door to door naa kadol Ajo keyawu mbaa sidain oleng tiatua iyiok

Basi wore naa entoki naloito dukuya tene wueji, arashu entoki nakira aasa, naa kidolita naa olee, nikidolita naa entomononi sidai oleng'. Aah wore naa entoki naloito, nikidolita sii olosho kumok, kitodolu naa ajo osirua sapuk, kidolita naa ajo enasiai ekiama duo oleng' sanisana, nisulaki duo ninye naa enasiai orkerrerin ashu orkuaki naaji naa oltunganak naji naa tofauti. Amu wore naa teleosho lang taata lekenya arashu naa tenakop ang'. Nekiata naa inkabilatin kumok, neeta iltunganak irkuaki lenye ashu neeta naai inkoitoi enye naaji, naasie naai imbaa naijo kuna naa ekiama, naa toosiruai naa oopaasha. Kidolita naa ajo enkolong' enchipae naa ena, kidolita naa ajo enyokita ilewa aas enasiai naa ekiyama. Naa kitengenisho ena siai oleng' neeta sii dupoto tiaoitoi amu kitadamu naa iyiok matejo naa imbaa apa naatirikinoto iyiok aisulaki ninye tenakata naai sanisana ena siai naa elelero. Etorikine taata ena siai apa orkerrerin, neeku na wore naa naaji pee eesi kuna baa naji naa naasi tiapa, naa kitengenisho, neshuku naa nai matejo iyiok indamunot, nikidamu naa intokitin naaijo apa niana nimifaa naa naji nerikino iyiok, ajo naa sinanu neeku naa ore taata ena siai orkerrerin naa taata, naa imbaa naaji etipat oleng', nimifaa naa naji ningukini naa tiatua ilmareita ashu tiatua olosho lang. Neeku naa kadol ajo keeta tipatisho naa keeta naa imbaa sidain oleng', ajo naa sinanu toomuruain naa naatii

Ore taa tenewueji nikidolita eropiani oo njilingini etii naa atum ebulb ore ena bulb enoshi nayau ewang'an tiatua aji tenibungieki oo ositima naa ore naa entoki naitodulu ena naa ebulunoto oo ropiani ashu olchumati lino ore naaji tenias entoki naijio ena naa kitodolu Ajo eyata enkishon ashu ewang'an nitoki naa akuu ore pias ena toki naa kitodolu Ajo eloito enedoo ashu ketaa mbaa enkishon nifolita ashu keeta mbaa enkishon nigira aitaget tenasaiai olchumati ore naa enkoitoi sidai oleng nidim atipikie eropiani enono olchumati atasie mbaa are uni sapukin AA ore oshiake nkuti mbaa naa kiterunye oltung'ani abori nilepu aakeyi makutitik naa mbae sidai ena oleng naa kaidim aitukuja tiatua elelero matas ena mbae pii katukul

Aa basi ore naa tene wueji aa intokitin naa nekidolta tene aa kadonta naa inkera natii endarasa naagira naa aisuma aa adolta akeyie inkera naa akeyie esiana akeyie kumok, nadolta naa ormalimui aa ajo naa sinanu. Naa ore taa kuna kera oleng' nijipang'ate kuna kera amu ishopito naa kuna tokitin naaji mask, nishopito naa siinye ormalimui naa ina toki naji mask aa nibung'itai naa kuna tokitin naaji tablet ajo naa sinanu. Aa egira naa kuna kera aisuma pii naa te nyuata oleng' aa naa ashu naa te taratibu aa kelelek naaji aa keeta intokitin naagira aitoduaki ajo naa sinanu naa tena kisuma taata duo sanisana aa naji naa CBC. Basi naa ore ena kisuma naa enkisuma nayauwa naa taata tipatisho ashu nayawua imbaa supati naa taata tiatua irmareita lang' ashu tiatua inkera aang', aa eteng'enita naa taata inkera oleng' tenkaraki naa ena siai taata ena kisuma aa amu etayiolito naa taata inkera imbaa kumok, netayiolito inkera aatasishore kuna tokitin aa ajo naa sinanu naa nemegirai apa aasishore apa taa tenkisuma apa natulusoyie, aa ajo naa sinanu naa te kiwang'o apa ashu tena kitisho aa naba nchi inkera. Neeku enkisuma naata tipatishu oleng' naiteng'en inkera neyau dupoto tiatua olosho, neeku aitukuj naake intoiwou naa mewaita inkera enye sukuul misuma naa amu keeta ena kisuma pii biotishu, naake eeta imbaa sidain pii ajo naa sinanu piilo ay...

Basi oree naa tenewueji kidolita naa enkolong oo sirua enkolong duo naa enchipai kadolita naa ltunganak oishopo nkilanik naanyanyuk aah nitoki naa aku ninye orkereri naa esujitae amu kidolita naa akeyie enapitae kuna kutitik benia kuna kikapuni aajo naa sinanu pee ilo ayiolou eitodolu naa ajo mbaa naa orkereri kuna ashu rkwaki naji naa ltunganak ajo naa sinanu itodolu ajo enkolong enchipai ena oleng niaku naa ore entoki naitukuj yiok ena siai taata oo rkererin naa mbaa taata naata tipat naa tolosho lang pookin te seuseu nalulunga aa meeta oltungani lemeeta orkwak lenye nemeeta oltungani lemeeta mbaa enyena naisuj oshi orkuaki kake tipat oleng amu kitadamisho mbaa sidain nitoki aku mme mbaa ee kuna olongi naata mbaa kumok oleng nemielewanayu naaji oltungani aajo naa sinanu niaku mbaa sidan naaji nashukokino neshukokinoi ashu neesi amu mbaa na sidain aa naitengen nkerra ang eitubulu nkerra ang too nkoitoi sidain naa pee merikino sinche rkwaki lenche paa ore teina generation nalotu nedamu siinche kuna kerra ang aitengen nkerra enche yiolo naa ajo mbaa sidain naitishipisho

Ore tene nelio irmwalimui onkera kutiti naanana natii darasa. Kadol ajo egirai aisuma neibugita tablets ashu kuna mashini naisumareki tene kisuma e CBC. Enyokita naa ele mwalimui aisum. Eeta ena kisuma tipat oleng te seuseu nalulunga eisulaki te kuna kera ang pii. Etayiolito aitumia kuna tokitin. Ore apa too larin ootulusoitie naa kelo apa enkera aisumea kuna tokitin eshomo sekondari. Eiterutua taata ena sia e CBC ayau maendeleo Oleng niaku ninye nagira alo dukuya

Ore tene wueji nikidolita elaiguanak nikidolita sikarini nikidolita iltung'ana lee murua naaje etonita ninche naaji etii naa entumoo adolita Ajo ewoshito entumote kitok oleng entumote naa nayeuo kulo tung'ana kituak oleng naa kitodolu naa Ajo emasho sapuk ena neeku egira iltung'ana ainining'sha mbaa Kuna nagira asaa tene wueji arashu nagiraa asaa tenkop pookin keetae naa Kuna tumoritin naitumoki nitoki aaku keeta tipatisho enasiai arashu keeta mbaa sidain amu kelelek naaji elotu nitumore kulo tung'ana kituak naa iltung'ana leitu aikata eng'as atumore arashu kidim naaji atolimu mbae naaji nitaa arashu mbae oshi nikigira aitanyamal tedukuya kulo kituak aa nitalaikine naa oshi anotore Leo kitok arashu anato eloo ainguanani aatumore naa elaiguanani aa kitengenisho Kuna tokitin neyau sii naibosho tiatua naa muruan pookin neeku ena kintukuj kulo aiguanak muuj ajoki naa metaa naa iltung'ana sidain meeta iltung'ana asipak naa kajo sinanu naa amu keyau naibosho tiatua iyiok arashu tiatua muruan nalulung'a aa teseuseu nalulung'a Ajo sinanu

Basi ore naa kieta naa orkastomai ashu naa ale ainyang'ani nikieta naa olomirita ashu olopeny naa imbiashara naa keeta naa inkoitoi niindim naaji atirishie kulo tunganak ashu itumoki naa atigila. Kengas naa aaku keeta naa matejo nai inkutukie naaji naa maitumiyai ninche kulo tunganak, nining' naake ajo kegira kulo tunganak aibelekeny ilomon nayiolou naake ajo ketii naa oloimirani netii naa olainyang'ani ajo naa sii nanu. Ore naa nabaa naji niindim atoning'o naaji ejo naji olaimirani ashu naa duo ale naa olomirita duo intokitin ale naji ejo naaji entoki naa nabo namirita ,nelelek emirieki inchilingini onom nining' naake ninye taata ilainyang'ani laa ale naa duo irkastomai, naake wjo nai ninye inchooki inchoo maishoo inchilingini onom naa ninyiolou naake ajo teneweji ajo ale taa irkastomai naa ale taa olainyang'ani. Naa ore taata etipatisho naata khna tokitin naa keyau naa inaboisho tiatua iloshon, neyau naboisho tiatua iltunganak amuu keiro naa iltunganak inkutukie napaasha, nidol naake ajo keelewana iltunganak nebelekenya naa tenakata ninchorie iyie entoki niyeu, ninchooyo naa iyie impisai ajo naa sii nanu na keyau taata enaboisbo tiatua olosho, neitutum naa iltunganak pookin te seuseu pooki nalulunga, nidol naa ajo kening'uno iltunganak oleng amu ore ina naboisho naa keyau imenteleo oleng tiatua naaji ilosho lang ashu tiatua nai seuseu nalulunga .

basi ore tenewueji sanisana naa enewueji ebiotiosho oo seseni naa Ajo sinanu piloo aitareu kiata naa oldakitarii tene wueji ore elekitarii neremitoo naa enkerai nikidolita naa enkiti kerai nanana enkiti Tito nagirai abak Ajo sinanu enasiai ee biotisho oo seseni ninye naloito dukuya neyaua naa taata enasiai mbaa supati too losho amu etaa kepuonu kulo kitarinj amanaa nemanaa tee seuseu pookin egira aman nkang'itie abak naa iltung'ana amu ketii naa iltung'ana lemenyor ashom sipitali netii naa iltung'ana oure enasiai ee sipitali neeku eitelelikii esiai enye pii amu etaa ekinepuni ake tiang nikibaki aitobiraki naa kinjorii irkeek ninjiu nitum biotisho osesen sidai neeku mbaa naijio Kuna etipat nagira ayau esidano nagira ayau taata maendeleo tenkaraki Nena mbaa amu kumok taaa moyiaritin oleng nisulaki Kuna rishat ekumok moyiaritin naapuoito dukuya naa ketii iltung'ana omuoyu neme yiolo ninche Ajo kemuoi kake ore petumi kulo kitarinj omanaa naa ketum ninche taata musaidizi netum naa ninche biotisho oo seseni